Amaa ira oltung`ani le biashara intapaash oshi akaont e bashara o akaont ino makewon naa kainyioo?

Kegira oltungani aingunyuguny tenkaraki intanet torono, tesiaai enye .kaji inko peyie ijurru ena niwuajie ina nyamali?

Itobiko ingira aitumia iretot naalaki terishata nalusu niyewuo niyiolou inchere eilepa eilata . inkilikwanu ajo kainyioo peyie ilepa ina te wueji apa ninyangunyie esimu.

Kaji inko peyie iponaa dupoto ooropiyiani inonok?

Tlimu imbarakinot naaimare tesiai emuratishore, tolosho lorkokoyo

Eimaitie inkwapi kumok errupare tele ari?. kaa kop apa narikito naa kainyioo?

Kakwa baa enarikino niata peyie iyata peyie itumoki atobolo akaont e mbenki?

Tolikioki dupoto e akaont esimu o enoshi e mbenki? kebaa dupoto enye ?

Itayiolo ajo ore ilolan linyang`wa te supamaket nitum ajo kitoponikiaki ilolan leitu duo inyangu ,kaji inko peyie ilikio ena ?

Kakwa mali naata dupoto sapuk tosupuko letaata? naa kainyioo nayawua ena?

Kaji inko tenisesiayie boo ino?

Kaji duoo taata ejoito ilomon tenkaraki ena mugomo oormwalimuni naloito dukuya?

kainyioo peyiee enarikino eunore eatuaa inkajijik tondaiki kumok?

Ore oshi Nanu naa kaisudoo edaa oo nkera, naitaany' Inkera esukuul napik kabaat paa teneponu inkera esukuul neponu ainepu endaa naa naitaany' endaa sapuk

Ore enkutuk ai e inoto naa kimaasai. Naa kai tumia oshi nanu kimaasai airorie iltung`anak nainosaki lomon nikiramatishore.

Enyokita sirkali oleng e digitali pee eramat iltung`anak lenyenak, neitobiraki ntokitin oo batishoi enaa eramatare o nkulie tokitin kumok.

Aarh, teneeku aidipa ainyiang'u Intokitin ainei tolduka natodua ajo aishoo oltung'ani iropiyiani kumok tolduka, naisho impisai Kata are naa kaliki ajoki kinchoo impisai Kata are, narrinyoki inaduo naara inenyenak naya inainei, naya iropiyiani ainei.

Ore oshi nanu tenainyototo, nang'as aomon nainyototo naisuja, nainyototo anapa, nalo esiai, nashukunye teipa aidipa enaduo siai naipang'ie, nalotu naa ang' aitoki airura paitoki ayok taisere.

Keisidai oleng keeta, keeta ilnyanya faida sapuk oleng tenebo e nkiremore oo nkuashen. Amu eeh, keret iltung`anak metaa meitokini aapuo osokoni ainyiang`u niaku kepuoi ake olchamba neitayuni nena kuashen olelo nyanya nepuonini ayierishore pookin te, neyierishoreki tiang niaku ina faida eeta.

Keisligayu oleng' Kuna benkin kutitik amu kepik iropiyiani neahum impisai neitobiraki iltung'anak esiai metaa mintoki anap iropiyiani tebene, keaku ebenki ake etii iro impisai inonok nishumie iropiyiani inonok ine weuji nimintoki aitayu tayu neaku keretisho Kuna benkin kutitik oleng'

Ore teneeku etorikine oltung'ani PUK enye, PIN enye naa idumu engae simu ni request ashu niomonu PUK namba enye, nipik inambai enyenak naa ore tina kata naa kaitum ake nelo ina simu abolo, nitumoki ataa etaa kebol ilo tung'ani ina simu aitumia enage simu.

Keeta MPESA nyamaritin naagoli oleng tolpurkel le nkop ang. Amu keya niaku meetae network, nintayunyie oltung`ani naduo rropiyiani nemeeta ewueji nipikie irropiyiani esimu. Neeku kegolu naa oleng too iltung`anak oogira aitumia MPESA,. Amu meetae naa ewueji nipikie iropiyiani e simu nemeetae ewueji nintayunyie. Niaku nena nyamaritin eimaa lele lewa le MPESA.

Teneeku ainepua oltung'ani oirragita te sarng'ab naa akang'as adumu ilo tung'ani aitayu tenaduo sarng'ab, ore paa aidip atudumu amu etemere, nag'asa aituku ilo te enkare, nang'as airragie metang'asa aitashe ang'as asidanu te emerai, naituku ninye oleng' naing'uaa nautaki enkoitoi meshomo enkop duo naloito, neija ikuni ilo tung'ani otemere.

Tenainyiangu Nanu enaa enkurma engano teilo duka, naa kajoki oltung'ani paatum atushukoki iropiyiani ainei teneeku eitu atum atushukoki iropiyiani ainei naifaa, kajoki ake tenganyit tushukoki iropiyiani ainei amu eitu ias osabu lino esidai peyie aatumoki ilo tung'ani atushukoki iropiyiani ainei naa ninche duo enaarikino naashukoki peyie emeya naa iropiyiani ainei naliki ake osabu enaa enaikunari.

Ore tenanu naa akaidim atejo kenyokita ormutandao oleng' amu egira aibalunyie ilomon oogira aapuo dukuya, naa kegira aaretu iltung'anak oleng' tenkaraki erupare nagira aiendelea te sirkali naa keretito iltung'anak oleng', amu kisho iltung'anak metayiolo nena naagira aiendelea tenkop o tiatwa intokitin esirkali.

Kekumok inkolong'i naapuo iltung'anak ming'urari, to olkitar'rri neliki injidai enye. Naa ina nanare teepuo iltung'anak metabaki nelikini imbaa nagira aiendelea tenkaraki biotisho enye.

Ore tenanu naa kaata ibaa nanyorraa naa keeta ibaa naa ninche isidan tinigira oltung'ani oturr Enkop nipik endaa naijio empoosho nituroki endaa enkop esidai nipik akiti ashu intushulaki impoosho orpaek nibukoki enk'are ninuk igumot enye naa naa kajo Nanu naa Ina enkoitoi sidai tenilo airemishore.

kesapuk enkaruoisho tele osho le Kenya oleng' amu kedumuni iltung'anak neyai niminieki, nelauni eneyawaki lelo tung'anak, neari kulikai metuata nelau irmareita lenye, neeku kesapuk enkaruesho oleng' tele osho tele osho le Kenya. Keeritai iltung'anak, keeritai iltung'anak kutitik oleng'.

Ore tenanu naa kadaalta ajo ore enkiremore eopa naa kesidai apa naa keeta dupoto amu kesidai apa Inakata enterit neton eitu einyiala oso enterit naa kepirr enkulukoni naa teniremoki endaa neitayu endaa sapuk oleng' neitayu endaa nemeeta inkukunik nemeeta ae shida pookin alang' ena Kuna olong'i amu etaa keiremi endaki kumok tenakata neaku mepirr ninye enaduo terit.

Ore oshi te nkop natii Nanu teneeku eimina ositima kewarie, naa keshipa nchere kesapuk enkuretisho nikisioki airura amu meeta esiai nintoki aas teneeku eimina ositima amu kesapuku empurrore neaku toi ninye miintiu oltung'ani aipang'a ashomo boo Nilo airura amu kemismis naa naa kesapuk enaimin oleng'.

Ore te murua namanya nanu arashu te murua natii, ore enkoitoi e nkiremore nikintumiya iyiok. Naa ekidumu n`daiki aa irpaek, aa mpoosho, aa impuka nikiremoki enkop. Nikiturr irmutaroni nikintapaash. Nikipik enkare metijing`a atua emukunta arashu olchamba pee kitumoki naa atipik kuna n`daikin ang, amu mikiata enkare nikim`bukoo enkare too nkaik ang mpaka nikintumiya nebulu ina daa. Naa nejia iyiok kingo tenikiremisho tenkop nikimanya.

Ore temurua nikinyikita oleng' tengaraki baa kumok naagira aaponu Inyamalitin kumok naagira aaponu amu keya nelotu olameyu SAPUK oleng' nikinyok nikidumu inkishu nikincho inkujit, nikintoti inkishu nikinyok oleng' tengaraki naa Ina rishata olameyu nayewuo nikigolie Intokitin ang' naa ketoyu irkiek netoyu ebenek neaku meetae enkujita nikipuo aitaki inkishu aang'eraki too nkaik.

Keitobirita ee keshipa nchere keitobirita, tekinoloji oltonei loonkera esukuul amu keisuma ake Nkera eimu enkoitoi esimu nemeeta meeta haja peitoki aapuo sukuul neisuma ake Nkera netum irmalimuni esiai nalelek eisum Inkera aa keidim Enkerai aisumayu tiatua aji eitu elo sukuul tengaraki ena oitoi etekinoloji nanotoki naa ekeretito oleng' irmalimuni Le sukuul.

Ore nanu tenayieu nashum ina daa, naa kadumu esaani naiken ina daa apising te nkae saani arashu doi ninye tolbakuli. Napik ewueji nirobi pee merruoyo ake ina daa naisudoo nayik metaa metum ina daa olchafu. Pee etumoki ina daa ataa sidai mpaka enkata napuoi aanya ina daa, nimitoki naa ina daa arruoyo katukul.

Eimatie elelero ibaa naagolie oleng' peedip taata sirkalii aitangasa nena siatin enye, amu eitu eisho elelero esiai katukul' negira elelero ailalamika neishoo malalamiko enye ejitoito megirae Aiken ninche katukul' tiatua ena sirkali obaa kumok naagira ayendelea amu megirae aisho ninche eretoto nabaa enaa enanarikino naa kinyialita ninche oleng'.

Ore oshi entoki edukuya naas, teneeku idipa inkerra aatabau nang'as aisho endaa nanya, najoki mitayu inkilani esukuul, ore piidip aitayu inkilani esukuul nisuja, naisho engare misujata nena kerra, ore piidip asujata najoki meshomoita aas esiai duo esukuul naishooki pee eponu aas tiang' aa homework, ore piidip nena kerra ataas ina siai, naisho ninje peepuo arura peyie etumoke taisere atayok ashom sukuul.

Kore temurrua nikimanya iyiok ashu temurrua natii, ore oltung'ani kitok le sirkali naa olaiguanani naa ninye oing'or isiatin e sirkali tina murrua aang', ning'or esiai e security teina murrua, aikakikisha ajo kore oltung'ani pookin leina latia naa keeta eripore naba naa enaishakinore pee mepuoi ake ainyal nemepuo irmukorani ainyal.

Ore nanu entoki nanyor ataasa oleng' teneeku etabautua isaai enteipa, naake alo anang'are inkishu, nadolu inkishu, nareu ninye nena kishu aang' naiken naakikisha ajo kore inkishu pooki naake elulung'a. Ore paidip akikena nena kishu, nalo nadumu elita nalo alep nenakishu alepu kule e teipa, kore paidip naiken kishomi ashu mwatat pookin peyie atumoki ashomo atua aji.

Ore eunoto e kasava naa kelelek oleng amu iturr ake ing`umot kutiti mme naagut oleng. Nipik enaduo kasava ino nintoyip te nterit, niyakikisha ajo itipika enkare teipa o tedekenya. Pee etumoki naa ina kasava atubulu niaku kelelek oleng e wunoto e kasava metiu enaa kun`da kulie daiki pookin. Kelelek e unoto e kasava oleng enkare ake ipik nishukoki enaduo terit enye, nipik enkare teipa o tedekenya.

Ore nasari oosukuma, naa kelelek naleng' enkitobirata amu ilo ake niloayau nena seeds eton aakutitik nipik ninje kando, nintobiraki enkiti terit, nipik ewueji neshuma penyo nitumoki atuuno. Kore piindip atuuno ninjo metubulu eton etu iya olchamba alo airimoki duo nena sukuma enkop, neeku, ing'asa apik inakiti wueji metang'asa abulu nipik enkare esidai niramat metubulu.

Teneeku idipa oltung'ani ainyiang'u ena mashini naa inga'as oltung'ani alo mikituutakini enekuni teneitukunyieki ena toki mashini inkilani, oree Peidip atayiolo enekuni teneitukunyieki niyau taa ang' nilotu aitukuyie inaduo kilani Inono peemeitoki olchafu aibung' naa keretisho ena mashini oleng' amu keitayu oloirerio tiatua ingilani pookin.

Ore teneeku katii atua olduka Neeta entoki naba enaa enayie namadolita naa kaikilikuan olamirani lolduka najoki, kaji etii entoki naje enaa sukari naaji tenkitanyaanyukoto tenemasolita , naikilikuan peyie aatumoki atoliki enetii Ina sukari peyie alo adamu nalo ayielou enetii tenebo Intokitin kumok nemelio tolduka naisudoro.

woore tenkop namanya naa woore eunore ondaikin kutiiitk nakesidai amu kedumuni ake kedumuni nena daikin newuni tolchambai kutitik newuni tolchambai kutitik niremi enkop neturi ngumot olmutaroni wenkare petumoki enkare atiinga laduoo shambai kutitik pitubulu nena daikin newookuni enkare tooreyieta arashu tolkeju nakelo enkare aisaidiaa nena daikin metubuulutu oleng

Ore te murua natii Nanu naa keetae inkotoi kumok oleng' enkiremore, naa ore entoki nalimu Kuna oitoi naa ilairemok loo ilnchampai sapuki ninche loolimu nikiutaa nikiliki ening'o eninkunaa enkiremore ino nikiret nikincho idamunot ng'ejuko aashu napaashari nikipuo aaret tiatua inkiremore oo daki inonok.

Ore tenanu teneeku aikenokoki esimu naa kesipa nchere entoki ebai nagol Ina oleng' amu imaa igolikinot amu mintoki aosh ena duo simu nimikiwoshokini ena duo simu amu kikeno naa enaduo simu naa ore ening'o tiniwolu ena baye naa pee idumu esimu ino nincho olikae tung'ani kiret apikaki PUK ino peilo abol Ina simu.

Ore te murua nikimanya naa pooki ake tinitum ebaare sidai nikiret naa tening'as aata empalai arashu eng'ardasi eSHA nagirae aing'uraa too sipitalini pookin taata ele Osho, naa ore pee itum ina ardasi nitum atuja Intokitin pookin arashu ibaa pookin nikijokini pee kitumokini aatabak amu mekibaiki Miata Ina ardasi naji ene SHA ninye nikilo aret pee kitumokini aatabak.

Teneeku irwayie iropiyiani neme niche duo naifaa arashu naanarikino, naa ore enkoitoi nashukunyieki Nena ropiyiani naa enkoitoi Nilo airony' star ong'uan, imiet, Ile hass Nilo areu ilo kilikuaii peyie kitumukokini atushukoki Nena ropiyiani inonok peeshukunyie aaponu esimu ino pee itumoki aterewa iropiyiani naa ninche duo naifaa arashu ninche naanarikino peyie ilo areu.

Kitobiraa intaoni esiai e biashara nimirr intokitin enaa nimirr irmatunda, nimirr inkalamuni, nimirr imbukui ashu imirr indaiki naoto, naa kisaidia neret oltung'ani menoto impisai ashu inchilingini naa ketum dupoto sapuk oleng' amu kelo aisum inkerra eny'enak nees imaendeleoni enaa ashet inkajijik eny'enak. Naa keret oleng' ilo tung'ani biashara tenetum aiteru.

Kaapasha oleng eunore oolchambai sapukin. Amu ore teatua oolchambai sapukin nituum endaa sapuk oleng, naeloo anyaa enchotoo niloo amirik ang'ashotoo namekoree emuut. Tenetaanyanyuke enkirimore ee antua eng'shuu amu kekiti oleng. Mituum endaa nilo amiir, endaa nilo anyaa te ong'utike ake elo atuum teiyee. Neeku keepaasha oleng nkirimore oolchambai sapukin.

Ore tene neeku aikenokoki Nanu Ina akaont aii naa kadumunye nadumu eroruata nalo ayiaya iltung'anak leina benki naa ninche duo enaarikino neas Ina siai teina benki nalo aliki inchidai ainei naliki ajoki, inkarr ainei napaasha tenkipante arashu too nkulie Pala ainei peyie aatum airekebishaki naatumokini aatoboloki Nanu Ina ebenki aii peyie aendelea apik iropiyiani ainei naitau.

Keretisho naleng' ena siai edigitali, amu egiira aret iltung'anak oleng' metayiolito ibaa naagira aapuo dukuya tiatua sirkali obaa kumok naagira aendelea nemeyiolo iltung'anak naa keret olorere pee etumoki aatayioloito peetum atayiolo enekunari netayioloito Nena baa.

Ore igolikinot sapuki naimaa sirkali ejo maiteng'ena iltung'anak neitayiolo ibaa naagira aapuo dukuya tiatua esiai oompashei eramatare esirkali naa iltung'anak kumok teneeku meeta isimuii naatumoki aatijing'ie enkoitoi oloing'ang'e peedol impaa kumok naagira aendelea I netwak amu ketii iltung'anak kumok lemeeta netwak neeku medol Intokitin naagira sirkali aitangasa katukul' .

Wore oshi nkilani ainei teneaku enotito ilduruki arashu olchafu sapuk naa kaingoru nanu osabuni yioloti enaa omo naituk nena kilanik namuk ninye nena kilani ,naituku amanirr oleng, naituku tonkilani kumok peyiee atuum entisipa njere meekure etii iloo duruk atua nena kilani ainei naa nije ikunakini olchafu tonkilani sapukin

Ore neko mwalimuni pee enyok aitodopo nkilikwa nenye, le enkisuma enye teatua nkerra. Naa kenyok oleng aitumia nkotoi e simu ashua nkotoi oleng'ang'i aitudapaa enkisuma enye teatua enkerra. Pee entomoki ataa emokunoi tenetumia nkerra aisishore technologies naeuo ng'ejuk.

Enyokita sirkali, ore to losho naa kenyokita sirkali orkerenket ishoru imbaa olmabarishoi, arashu imbaa e maendeleo aalang sirkali kitok. Amu ore sirkali kitok naa kegol pee etumi ninche pee eponu aas imbaa e maendeleo teina murua. Kake enyokita sirkali olkerenget aas imbaa kutitik naa nanarikino e murua.

woore tenanu enkoitoi nasuj naa enkoitoi ebiashara aa woore nkuti ropiyiani natuum naitumiaa ainguraa enakanyok aitobirr naponaa biashara patumoki anotiee nkoitoi ngejuko patumoki atoponaa biashara papon iropiyiani natuum kila enkolong'

woore tenanu naa kaajo njere kesipa oleng eneaku enkisuma oloing'ange aitumiaa amu keret iltunganak metaa isuma ake itii enkaji ino nimintoki aloo dikaii amu oore enkisuna edarasa naa lasima piilo darasa petumoki anoto enaduoo kisuma kake wore enoloing'ange naisumaa ake itii enkaji ino

Ore olorika onarikino le nkitoo netum iltung`anak lo losho le Kenya. Naa olorika le AU amu kelo aret iltung`anak le Kenya menoto naboisho o nkulie kuapi ashu o orkulikae oshon. Neduaya doi ninye imbaa naagira aendelea tenena kulie kuapi, tenindanyaanyukie naagira aendelea to losho Kenya, naa ninye olorika kitok onarikino nenyorr ele osho.

Etoiny'ua sirkali naleng' eibung'akino orkiyaai le Kenya peyie epuo aishooyo eseriani tina luboto olosho le Garisa epuo naa aarr ilapa maisero oogira arasaki ilo osho lenye neer iltung'anak aitanyamal oleng', nisaidia sirkali lelo parakuo oleng' le Garisa peyie eyaki ninche irkiyaai peyie epuoa aarrip ninche.

Ore te n`duata ai nanu naa kifauluo aapuo aishooyo enkisuma e digitali too sukuulini kumok naleng. Amu ore sukuulini ena rishata natii embata etowoni nenyokitai nchere kepuo ninche aatum eretoto sapuk. Epuo aimu ena oitoi e digitali amu ketumoki aanoto e nkisuma nanarikino tepoki wueji.

Tenaa airiwakini irropiyiani neme nainei. Naa karrinyioki nanu ilo tung`ani nena ropiyiani tenkoitoi natii enkanyit. Naliki ajoki mme nainei kuna ropiyiani naa kaashukoki irropiyiani inonok pee ilo aitumia aasie imbaa inonok. Amu ime nainei naa naa kaashukoki tenkoitoi natii enkanyit oleng.

Ore esirwuaii sapuki laainei laijio lelo lengopang' enkiyama naa kaipot ilnchoreta naipot elatia peeponu pooki matishipata king'arr Ina Kikompe ashu nikinya edaiki kipuo naa ashipakino Ina olong' aii enkiyama nikitum amasho SAPUK oleng' naponu ilnchoreta we elatia aii pookin tenebo peyie kitumoki naa aisherkea pookin Ina olong' lenkiyama.

Ke`kenyok olosho araki epuo dukuya oleng teneyauni enkisuma atua nkishu. Neyauni ena oitoi e teknoloji aapik sukuulini kutitik olosho aa ine primary, pee epuo nena kera aatum enkisuma naishiakino arashu enanarikino ninche, enaa enatumito ilkulikae oshon pookin tiatua nkishu. Naa keret nkera ang misumata naleng.

Ore tenakop nikimanya ore esiai ,ore enkolong e Diwali naa keimaanisha inchere enkolong napuo irmoindi nepuo aaen neomon neomon enkai enye inaolong nemeitoki inoolong aas ai keeku holiday teninche egira aomon naa ina olong epuo aalaku eanata enye.

ore ilomon latolimwo tormutandao eimu esimu naa ilomon ake loogira aendelea te murrua anaa maendeleo nagira aendelea ,ontokitin sidain nagira aendelea tenkop.

Eeeh ore tenkop natii nanu netabaeua enkisuma e digitali sukuulini kutitik aa ine primary tenakop ang naa keeta dupoto inchere keitayiolo ingera enaiko ingera teneyiolou aisuma nesujaa intokitin aa imashinini enaa inkomputani naakeret inkera tiatua enkisuma amu mitoki inkera aapuo sukuul keeku keisuma eke toonkajijik enye.

Keeetai orkioma le climet change naa ninche oidim aitasheki imbaa oloing'ange tenakop olosho likitii iyiook le Kenya naa keeta enkirukoto amu kelimu enkolong nasha nelimu enkolong natii enkolong sapuk nelimu enkolong natii enkijape lenimu enkolong natii osiwuo, naa keisidai amu keitaarian irparakuo lena kop peidim atayiolo enaikunari.

Ore olaigwenani kitok lemurua nekitii iyook naa olaigwenani Sanjat Toronkei Ololdapash, ninye olaigwenani kitok lina murua nekitii iyook aa Intashat, ninye oitasheki nelo aduaya imbaa olmanyara naagira aendelea tena luboto olosho.

Kesipa nchere ore olmutandao naa enkoitoi naisiligayu amu kelimu ilomon te siokinoto. Naa keishoru lomon metoduaa iltung`anak otii lubot napaasha o losho. Mme lazima pee itii ine pee iyolou ina bae kake idim ake niyiolou ina bae itii ewueji naba enaa entii. Niaku ore te nanu naa ore olmutandao naa entoki sidai oleng telimunoto oo lomon e eisidai.

woore oshi teneaku kimina enkare eton itu kiwoku enkare naa aikinyok aingoru iltunganak oota enkare ,nikinyok airepot arashu kiliki iltunganak oiusika tenena baa enkare pekitumoki atook. neaku ore oshi tenkp ang naa ekireport ajoo imina Enkare peshukuni pekitumoki naa atook

Kishiakino ake peyie elo oltung'ani aduoare olkitarri tepooki rishata ashu tepooki kata, peelo ming'urari imbaa enyenak ebiotisho, neyiolou ajo kainyioo eyeu osesen lenye, kainyioo eitoki anya, kainyioo etala osesen lenye naa kakwa daikin kuna naanarikino pee enya pee metum imoyiaritin naijo inaayau engare, kuna esukari okulie moyiaritin ake kumok naidim anoto oltung'ani tenkaraki intokitin naanya ashu naalo aok.

Ore tenkop natii nanu ore ilarikok laani nche isapukin ashu ninche ilkituak tenakop naa ilarikok enaa orbungei, Orgavanai, orkulie arikok kumok enaa osenetai, orkasulai, tenebo o women rep ninche ilariko oorikito inkishu naa niche ilarikok oorikito inkishu tenaluboto olosho

Woore tolkuaak loolmaasai naa ketaii isiruaii lsapukin laa ketaa enkipirta ,ketaii enosiruaa lemuratare itupukuni olpayian metaa mekure enkayioni peaku olapyian, netaii osiruaa lekiamaaa keemisho olmurani arashu olparakuoni netum enkitok netum olmarei neaku sininye kibungita olarei lenye naa ninye isiruaii lolmaasai otaa esikarr sapuk oleng arashu epuoo siruai aanya nkiri

Melama elimunoto oolomon ooyau mtandao olooyau tv tenaluboto olosho aatinijio aing'or ore ilomon oolo tv aishoru naa laduoake omon oidipaki aatipik ormutandao lomon ake lelo laa ata tinilotu oltung'ani aing'or tv indiim ake nido tenkoitoi ormutandao aaing'or ake vile nagirai alimu enyaanyuk ake iladuoo omon olimuni te tvii otemtandao indiim ake nidol ividioi nidol inkigerot intokitin nataasate tormtandao enaame te tv.

Keeta mtandao enkariano sapuk oleng' oolomon amu king'ua ninye orkilikuai ning'ua ninye naduo vidioi teniyeu nisave pee ing'ira aing'or too kulie saai naaponu naake keeta enkariano oleng' lelo omon lormtandao amu indim ning'or nena vidio, nindim nindoki aing'or too kulie saai. Neeku kadolita nanu ajo kore ormutandao, naa ninye osipa naa ninye ogira airiu ilomon sidain tena luboto olosho.

kenarikino oleng pitoris sirkali enkisuma, tosukuluni nekuaa natii interior arashu nekua natii ilpurkeli tenkitanyakukoto oosukuluni natii atua ntaoni amu ore sukuuluni natii ntaoni kesieki ninye atuum enkisuma tenkaraki enkoitoi oo mtandaon kake nkera natii ilpurkeli arashu ilchambai naa ketaa engoloto sapuk oleng neaku kenarikino sininye nisho maasaa naishoo enkisuma naalo anarikino ninje

Not audible

Ore enbenki natereto oleng tenkoitoi eintanet, aa indim oltungani nintayu mpisai inono naati atua benki tesimu, nitayu eton etu ilabaya ina benki nitayu nena ropiani tesimu nindim atasie matumizi ino duo pooki, neba ena duo niata niaku kadolta nnau ajo ore enkoitoi eitanet eboita obenki na keisidai oleng naa kengira aisaidia elelero pooki tonena baa.

Ore tenkop ang' ashu tolosho likitii iyook, ore imbaa enkaputi naake ishoori inkishu uni arashu ong'wan terisioroto wenibakinono woilo marei, nishoori sukari, nishoori oltanki oropiani naaba enaa nitoning'unote irmareita pokira aare, nishori intai erishata nilakilaka nena ropiani, nishori ntai piiyauu ilchitii, ormirang'etini loolelotasati. Inje intoki nainosieki enkaputi tolosho lekitii iyiok.

Ore tenidumunye oltungani pilo eweuji naaji uduma center, na indim oltungani nilo nilo atum esiai enkitambulisho ashu o enkipande ino indim oltungani anoto telosho lekenya tendip aitabaki ilarin tomon osiet nindim nilo nitum entoki naaji birth cercificate nitum entoki naaji marriage certificate na itum pooki tine weuji terisiroto wentoki nabaa ena enishomo aingoru niaku entoki sidai ena najii huduma center na keretito ilmasae.

Ore olarikoni ladol ajo etaasa esia sidai ashuu esiai nasul ashuu esiai nanarikino eramatare ele osho naa former president Mwak kibaki amu eeyawua apa ninye entoki naii free education aisaidia inkera ele oosho metaa melaki enkisuma naa kibaki oidipa aishoru mapendeleo sidai eton metii likae Rais oidipa ataasa ina naataasa kibaki.

keeta oleng enkiremo keta faida sapuk oleng, tiatua olosho likitii amu teniun ilnyanya ongwashen, nemitoki oltungani alo ayau intokitin tosokoni, naa kiaku ilo ake nilo ainyiangu tilo shamba lotunieki ashu tine weuji netashare, neret oltungani oleng amu ilo atum intokitin aa fresh netu eruyo katukul naa ilo atum tebei nalelek, niaku keeta eunore olnyanya ongwashen faida sapuk tiatua iltungana liatua nkishu.

Kore tolosho lang' kenarikino naa kore isaai enteipa neitumiai aiteng'en iltung'ana, neitumiai indarasani anaa inkajijik sapukin aapik iltung'anak pee eisumi iltung'anak tenkaraki naa ena digitali ngejuk naewuo pee eilepunyeki iloshon kutitik otii abori tele osho anaa tena kaunti aang'.

Ore temurua namanya nanu naa keetai inkarn oontoyie onkayiok enaa sanaipei ,neetai kironua ,neetai nalotuesha neeetai kimakon ee neetai sanoe okulie aar kumok ake.

Ore teneaku agira ainyang'u esimu naa kang'as aing'uraa tanaa keatai tanaa keitobik ina simu enkima. Naingoraa doi ninye olbetiri tanaa sidai ilo betiri ometaa kelo aitobik enkima too nkolong'i, ashu um te rishat sapuk. Naake enaraki piinkilikwanu imbaa kumok naipirta ina esimu, anaa memory ejo kebaa naake sidai dei ninye ina esimu ana mesidai.

Ore tenkop ooljaluo naa keetai ilmuran loompukunot naapasha neetaii irmuran lesiasa neetai irmuran lenkisuma neetai irmuran oopuo aitayu isinkit tiatua enkare neetai irmuran laa inkarin ninche ereu kake ore irmuran oisul tenkop ooljaluo naa ormuranj oji Raila Amolo Odinga, aaa ninye olakeshani lorais teina mura neeku ninye adon nanu ajo ninye enarikino neji ormurani oisul enkop ooljaluo.

Ore peiye eomonu oltunganni peiye eyou neiken akaont enye, naa keeta nkoitoi kumok nisujaa, um njere ijoki ilo tung'ani peelo abaya ina benki ashu ina akaount, nelo aliki laitashekino ashu lautarok le akaont peepuoi aikenoki ninye iina akaount metaa meiruaya iropiani. Naa teine epuoi atanariye neutakini ilo tung'ani enkoitoi nasharikino peesuj